Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena mauai naa kebulu oshi ena mauai toonkuapi oopurkli, naa sii kelo naa todua ena mauai naa toonkuapi naijo miko enjan eyieu oleng'.naa kebulu oleng' naa kesidai kake todua sii enkae keinyial embulunoto oopayek onkulie tokitin kumok. Neeku ina taanai naalotu indamunot nanu. Naa todua sii ore enakop naa orpukel oleng'.metii enkujita, metii aitoki, neeku kadoolta ele tungani ajo kegira ainguraa tenaa kebulu ena mauai toonkuapi oopurkeli oleng'. Neeku naa nejia eikununu muuh..! Naa todua sii enkae, naa todua ena mauai meyieu sii enkare sapuk, meyieu enkare sapuk pii enkiti are ake eyieu nebulu naa kedupoyu oleng',naa enolo sii nebulu toonkulie kuapi naa keeu dupoto oleng'.keeu duputo sapuk oleng' too laramatak lootunganak oleng',loonkishu, neramatare ake naijo eunoto oopayek entoki naijo ina naa peokuni nejia naa etiu ena mauai, naa kebulu oleng' meyieu enkare sapuk keyieu ake naai naa enkiti saa ake ibukoki enkare neishunye nena. Muuh..! neeku nejia naa eikinuno.

Todua eena ng'eno e agritech nanoto, naa toduaa enaiko pee aitururu ilairemok lolchambai lena daa naa kaliki dupoto eena ariyiano ng'ejuk ee agritech aah teknolijia, naitumia nai iltung'anak airemishore. Naa kaliki dupoto eenye, naipotu sii seminani aliki dupoto eenye. Toduaa pee eyiolou dupoto eenye naa kang'as nanu openy aku ekitanyanyukoto sidai aitumia eena agritech, paatum dupoto. Toduaa peyie atum dupoto, naa kaliki sininche dupoto eena siai. Todua pee edol naa kadol naaji enaa peyie eitumia enkitanyanyukoto ai naa ketum pooki atusuju iroruat ainei amuu etoduaa dupoto eena agritech. Toduaa sii enkae kaosh iseminani, nalikio tomuruan napaasha natii ilairemok lolchambai. Nalikio dupoto eena agritech. Toduaa tentiaraki iina naa keitururo naaji iltung'anak kumok ayiolou eena ng'eno, neitumia sii pee etumie dupoto eena siai. Niaku iina naji nanu aitumia, iina naaji nanu aas, pee aitayiolo iltung'anak eena ariyianio ee agritech ten'daa otolchambai lenye naliki dupote eenye. Naa kaisilig aajo kesuj aake sininche nayiolou ena ng'eno ee agritech toduaa sii enkae iseminani.

Todua tookuna baa eteknologia eyawua esimu dupoto sapuk oleng',amu itodua enedukuya, ore eimu mtandao naitabaiki iltunganak ajoki duputo ena siai eteknologia, todua sii enkae etaa kisumare enkira esimui eteknologia, neeku kenare duo naai naa todua esimu..naa kishoru enkerai neisuma, todua sii enkae toki kejing oltungani YouTube neyiolou naayi kuna baai eteknologia, neyiolou kulie tunganak inkulie tokitin naasishore aiko nejia. Neeku etaasa esimu dupoto sapuk oleng', eyawua dupoto tenashoto eteknologia. Eawua dupoto oleng' etaasa imbaa sapukin, eeuwua esiai sapuk oleng' naa ore todua sii enkae, eawua esimu dupoto sapuk oleng' amu, todua toonkiasin kumok esimu nidol dupoto sapuk oleng', amu todua eimu esimu etii kulie tunganak laa etii nkulie wojitin naa kelakisho, erany arashu naai nintoduaya talent ino nitum naai oltungani likidim ai sponsor nintoduaya talent ino nitum dupoto ena siai. Neeku eyawua esimu dupoto sapuk oleng'. Todua sii esimu eeimie peyie iyas advertise esia ino. Matejo enaa Agri tech neyiolouni naai iltunganak kumok dupoto ena Agri tech. Neeku nejia eikununo, eyawua esimu dupoto sapuk oleng'.

Todua enedukuya, todua panyorraa ena bae naa tenkaraki todua ele tungani ogira aishooyo ena daa todua ena daa naakemiri toowojitin intoaoni oleng'. Todua entoki edukuya naa etakase ele tungani neeku idol ajo melelek naai peetum oltungani imoyiaritin, todua eniare adoolta ajo ketii enkare naisujieki enkaik, neeku todua ingamu ena daa anya mikinepu naai imoyiaritin enkoshoke, mikinepu imoyiaritin kumok oleng' naayau mateji enjafuisho endaa. Todua ele idolita ajo ishope, keeta ambaka dust coat nishopo mask kimaanisha, todua ele tungani mikaja, melelek naai peetum emoyian arashu peepik ena daa nayierita emoyian. Todua ele tungani eyawua itodolua ajo kesafi oleng' atarerene tesiai enye, itodua ajo ata iltunganak ogira ainyianku netii enkare naisujieki inkaik, todua ajo etererene ele tungani oleng', neeku kanyoraa nai nanu metaasa ena siai, nagira amirisho esidai amu idolita ajo etererene ele tungani oleng' tobaai pookin enaa esiai, enaa enkare naisujieki enkaik, enaa osabuni ninye loisijuejki inkaik, enaa mask pemelo naai naishooyo imoyiaritin egira aishooyo ena daa enye. Neeku karep naai nanu ena bae ajo kisidai.

Todua ena siai e agritech paas pailepunyie eh eramatare onkishu naa kabaiki naai ilaramatak lonkishu naliki dupoto ena siai e agritech naliki naai dupoto nayau arashu faida nayau ena siai e agritech tolaramatak lonkishu enaa naai kitelelek esiai enye todua oltung'ani loramatita inkishu kumok naa kitelelek esiai enye amu keeku mees esisi sapuk egira aramatishore kuna masaa e agritech neku todua agritech naa keeta dupoto oleng kaaliki dupoto enye naitabaiki naitoduaki sii naai naitaduaya enkitanyanyukoto ena siai edupoto e agritech naa kaaku nanu openy enkitanyaanyukoto aitumia kuna masaa e agritech peedol sininche dupoto ena siai e agritech nagira aikaja naasita sinanu niaku ina naai nanu aas pee aiko peyie ailepunyie eramatare onkishu aitumia kuna masaa e agritech neeku itodua agritech karrep naai nanu oleng mh neeku nejia naai aas aliki dupoto ena siai naipotu sii iseminani aliki dupoto ena siai e agritech nabaiki sii inkang'itie enye naitoduaki dupoto ena siai aikunaki nejia neeku ina naai nanu aas pail e agritech peilepunyie eramatare onkishu neeku nejia naaji aas aipotu iseminani kumok.

Oore entoki e dukuya nagira aadol naa kadolta ajo kaisapuk enchan teene. Adol aajo eilepa enchan tene, aisapuk enchan teene, kegira aaya intokitin kuumok enkare. Naa kadolta aajo, itoduaa sii eena kop aajo ikwapi enchan oleng' amuu adolta irkeek kumok ounot teene wueji, nadolta enkare, naa itoduaa naaji teena kop naa entoki naijo ormushele ninye iun amuu kebulu oleng. Kebulu tenkop naijo eena amuu ketii naa enkare, ketii enkare nabaiki eena siai. Nadolta aajo ketii irkeek louno tokwapi pooki niaku kadolta aajo kesidai naaji eena unoto orkeek amuu keyau enchan sapuk. Amuu aolta aaajo oor eimu kuldo keek kumok naa ketumito kuna masaa enkare oleng. Toduaa eele shamba ouno teena naa keeta enkare naitosha. Niaku iina naaji nanu adolta teena pisha. Aajo ketii enkare, netii irkeek louno, netii, toduaa sii kulo keek nadolta ajo kegira ayau enchan sapuk nadol aajo oore enakop naa enkop nairobi oleng. Idolta aajo iijo kaikurlup enkop niaku iina naji nanu aajo eimu eena siaia nadolta okulo keek wenkare sapuk sii

Eeh kisapuk oleng ena siai tenkop ang ena naitoyu imasaa olchambai tenkarake meeta enchan naa kisapuk oleng naa todua oshi entoki nayau ena ena siai naa entoki enchan nemetii enkop osii enemeeta kuna masaa olchambai enkitamanyunoto nabaiki eton akegirae aun neeku neyau ena siai nitoyio imaua naijo sunflower nelauni naai dupoto okuna masaa toduo eimu agritech naai naa ebaiki nikitum dupoto ena siai ebaiki naai naa niki niki nikimbooyo taisere pemeesa ake ena siai niaku nejia taa naai nanu aidim atejo ipirta ena siai entoyunoto omasaa olchambai tentiarake enchan nemetii osii ntiarake sii eramatare sidai nemishorita ilaramatak lolchambai imasaa enye eton akebulu neeku nejia naai nanu aidim atejo niaku naa kelelek naai atodua enikitum fertilizer sidai ashu imasaa naasishoreki aitobiru orkitamanyunei sidai tokuna tokuna tokitin naikindim naai anoto dupoto sapuk neku nejia naai nanu aidim atejo mh naitabaiki ine neeku kenare naai naa todua iunito niun naajii orkitamanyune sidai tena siai ino niasita amu kei naai naa enchan sapuk ena itum imasaa naijio kuna peetum dupoto.

Todua entoki edukuya naitiship tena siai naa ele naa olkombe naai loshumeiki endaa toonkankitie nimiremisho naijo kuna, neeku todua entoki edukuya naa keyau oshi ena dupoto entoki, melelek naai inyial endaa keshumi tele kombe naa todu sii intokitin kumok ketumi elelek tenewoji amu entim ake ilo nidungu, matejo imabatini ake naai ake inyiangu onguti keek nintobiru olkombe lishumie endaa ino niminyial oleng', minyiala asioki ishumie ele kombe nintumiya toonkolongi naaponu naa mesioki anyiala, menyaanyukie naayi inkulie saitin, nintumia esiai sapuk nintumiya iropiyiani kumok ainyiangu ore baadaye nelotu ainyiala. Todua ele naa olkombe loshumeiki endaa kutumiya oshi olmaasai ashu kulie tunganak naa ashumie endaa enye peeminyiala peetumie dupoto oonkolongi naaponu amu todua inkongi naaponu meeta oltungani loyiolo amu nitoki aisulaki tenakop eikinga naa todua taata kiilep indaikin ore taisere nedou, Neeku ishumie naa endaa ino peeminyiala nintumiya toonkolongi naaponu, neeku ina naai pajito kiship ena bae, kitiship iltunganak kumok amu indim aitumiya endaa ino toonkolongi napuonu nishumie endaa ino nintumiya toolarin ooponu. Neeku nejia aidim nanu atejo tekuna siatin tena siai kipirta ele kombe, amu keji olkombe tenkutuk olmaasai.

Todua enedukuya panyor nanu enabae naa itum intokitin tewueji nebo imaanisha mimanaa ingira aingoru enasiai ashu mimanaa ingira aingoru ntokitin naji niyieu enaa sukari iyieu , iyiolo ake ajo enchoto nabo etii enaa todua ena naa kelelek intokitin kumok tenewueji amu menyaanyukie sii enkinyangunoto onkutie tokitin toonkulie wuejitin kelo naa itum ajo toduoa towuejitin naijo kunen naa kelelek oleng , niaku naa ina nanu parep ena siai ajo kisidai oleng tena naa kiencourage iltunganak nai metaa todua oltungani logira amir enatoki meeta ena siai bargaining ilo ake nilo ainyiangu naa nindipapa oltungani tine wueji . Niaku naa ina naji nanu parep enasiai enakinyangunoto ontokitin tewueji nebo amu meya sii esaa sapuk enkiti saa ake iya nindip ena siai . Niaku ina naji nanu parep enasiai najo sii kisidai , kisidai oleng nai eniyieu nias amu kiasi tewuei nebo . Neku nejia etiu , nejia etiu pi , neeku nejia, nejia taa naji nanu parep ashu panyor enasiai amu kisidai tolaramatak, kisidai pi toltunganak nai lonyor kuna siatin amua keyau dupoto oleng, keyau dupoto pi, mmm nejia etiu.

itodua entoki naalotu damunot tenadol enkerai naijo ena, naa enkerai naaji nemetumito edaa sidai. keji ena moyian, kwashiokor entoki naaji naa keyau naai enkerai nemetumito endaa sidai arashu endaa naa ,meeta balance diet neeku ina naaji nanu aidim atejo, ina nalotu damunot tenado ebae naijo ena. metumito edaa sidai, metumito malisho naaji naifaa, metumito sii naaji ntokitin kumok oleng' naayau ena moyian too nkera, naa kifaa naji naa ebaiki naa edaa najon enya. neyau kuna moyiaritin. endaa nemeyiara esidai, neyau kuna moyiaritin naa enkerai ena naa, kemuoi naa kifaa naaji neyau, netum netum olchani, arashu netum sipitali naaji naramat ena kerai pee iko, paa itodua nkolong'i naapuonu, nepaashare mbaa naijo ena, naa kidim naaji aayau, keeya. ime sidai ena moyian pii. neeku kenare naaji todua enkerai kiti eton eitu ebulu, naa kenare naaaji nishori endaa nanare, nishori malisho naifaa tenkaraki entoki, tenkaraki dupoto enekarai pee ebulu tolkitamanyunu te sidai, aa bioto eeta sii esiai sidai, tenkaraki netoki, ina naaji nanau aidim atejo tenkaraki ena kerai. neeku kifaa naai naa keya sipatali neyau entoki, netum dupoto arashu entoki.

itodua msaada nayau agritech tialo eunoto oo mbaa enturore, naa itodua ene dukuya, ketum ilaramatak loturisho eng'eno naunishore, tiatua aunishore, pee ituadua taisere imasaa enye nemepuonu aing'iala arashu neyau nkulie tokitin torok, neeku itodua agritech keliki ilaramatak eniko pee unisho esidai, eniko peeun endaa enye. paa itodua tenetum faida sapuk ashu etum dupoto sapuk tialo eunore enye. neeku ina musaada naaji nanu adol eyau agritech tena keyau eng'eno ajo kakua fertilzers itumia ilaramata lun eturisho, kaiko eneun na daa, tena kai iko, pee eyau ena daa, faida sapuk too nkolong'i naapuonu, neeku keyau naaji dupoto sapuk agritech tialo eunoto tialo enturore, neyau sii maybe intokitin naalelek naaturishore ilaramatak loolchampai, aaturishore peetum naena i nemeya mpisai kumok. ketum naaji ilaramatak loo loolchampai, arashu looturisho, ena ng'eno ajo kaji iko teneturisho, netum mpisai naikaja, araashu netum mpisai, arashu etum masaa kumok tialo eunore enye. neeku ina naai nanu pee adol ajo ina msaada sapuk eyau agritech tialo enturore enye.

Todua faida naimu edukuya tenintumiya esimu aturisho, naa itum naai enkeno ebaiki naji atua YouTube nilo aingorr oltungani egira aturisho, nidol eunisho, nikintodoli naayi matejo kwansa lelo musunku eunisho nitum siyie ina nkeno niunishore, arashu niunie endaa ino nitum faida arashu nitum ainkeno niunie endaa nitum faida sapuk eimu inaturore, arashu aimu ina nkeno nitodua tesimu. Todua eniare, iidim naaji atijinga esimu ningoru ajo kakwa keek loishaa naunishore kakwa lomishaa, kakwa aosh tena rishata, kakwa tengata enkijape, kakwa keek aitumiya paatum imasaa kumok arashu masao sapuk toongolongi naaponu. Neeku ina faida naai adol nanu ajo keeu isimui oleng'. Amu keeku naa meepiilo ambaka aikilikwanisho, ajo kanyiio aas paatum ena faida. Neeku ina naaji adol nanu ajo keeu esimu faida sapuk amu keeku naa itum enkeno sapuk oleng'. Todua pooki toki niyieu enaa ilkeek iyieu niwosh emukunta idim naaji atijinga ningilikuanu ajo kakwa keek awosh ena mukunta.

Todua enedukuya todua eton eitu intau endaa naa ingas aitaarisha olkombe lino, nidol ajo ningatie enkop metaa todua naai eniyau ena daa nemetum enkijape, todua egira aitayu ena daa naa kishaa naa todua eton egira aitayu ena daa naa kifaa itum irerenat nintaarisha olkombe lino, todua sii igira aitayu ena daa enaa nkuashen nai igira aturu nintaariyian naai iltunganak metaa keturu endaa pookin. Neeku nena roruata naai iim. Nisuj iltunganak egira aaturu kuna kwashen, nidol ajo kanyiio easita, nituru inkuashen inonok nias ina siai naa itum dupoto oleng',amu todua naa enipik ibarakinot esiai ino pookin naa itum dupoto oleng'. Neeku nejia naai aidim nanu atejo, nejia iidim aitaasa ena siai ino. Neeku nejia eikununo, neeku nena roruata naai iim oltungani egira aitayu endaa ino, arashu nena rerenat naai idim aima eton egira aitayu endaa. Aitaarisha olkombe todu iltunganak loogira aaturu neiim nena roruata inono pookin ajo nejia taa eikunono. Neeku injooyo naai engitaduakinoto ,enishaakino neturuni ena daa ashu neuni ena daa, nejia naai aidim atejo epirta ena unoto endaa.

Todua ireruat ng'ejuko natoduaki eimu esiai eknolojia naa enkiremore todua edukuya eyawua teknolojia faida sapuk tenaalo enkiremore amu mekure kuna olong'i altung'anak itumiae airemishore eetuo intoki naijio iltarakitani eetuo intokiti irkeek lowoshi imasaa nebulu tenkata kiti naa asioki nebulu sii tena oleng neeku eyawua teknolojia esiai sapuk nee todua sii enkae toki ng'ejuk natoduaki eimu teknolojia naa enkiremore todua enkiremore ekuna olong'i naa etelelia oleng etaa inkuti saai ake indipa airemisho oltung'ani mee anapa kata uh iltung'anak ipik olchamba piremisho arashu peturisho esaa nabaa petumi oh naa keya sii isaai kumok neeku eyawua teknolojia eyawua teknolojia kitodua sii ena siai naunishoreki mekure kuna olong'i altung'anak ounisho etaa etaa imashini itumiae aunishore naa keeta faida sapuk oleng amu mekure naa iko mekure eya enkata sapuk egirae airemisho arashu egirae aunisho neeku nena roruat ng'ejuk nikitodua tena shoto e teknolojia eimu enashoto entu enturore neyawua sii faida sapuk oleng.

Todua ngolikinot naimari intayuni endaa tolchambai kutiti , todua enedukuya naa kegol etumi kuna masaa naitayunyieki, naitaunyieki endaa tolchambai kutitik neeku enilo nai pilo ayau kuna masaa naitayunyieki endaa tolchambai kutitik , nelo naa mitum ninye endaa sapuk naa ilo aitayu nena pisai nintumia nai ainyiangunyie ina daa niaku ina nai ingolikinot. Todua eniare naa kegol oleng , kelo naa keya nai impisai kumok egirae aitayu ena daa nemeyau nena pisai naikuna , naitawuoki nemitau nai inadaa nena pisai naitumiaki ainyiangunyie eaitaunyie ena daa . Todua sii eniare naa todua kulo tunganak lolchambai kutitik kegol nai etum ewuei sidai napik ena daa enye nagira aitau , niaku nena golikinot nai eimaa iltunganak lolchambai kutitik amu todua naa enchetata okulo kompe lopiki kuna daiki , kelo naa keya mpisai kumok niaku nena golikinot nai eimaa iltunganak egira aimaa kuna daa enye kulo tunganak lolchmbai kutitik. Niaku nena naji nanu adol nanu anaa ngolikinot kumok anaa mmasaa naitayunyieki kelo naa kegol imasaa naitayunyieki naa todua itayuni ena daa mitayu inaduo pisai naitumiaki ainyiangunyie kuna , aitumiaki ainyiangunyie ena daa, niaku nena golikinot naa eimaa iltunganak oota ilchmbai kutitik amu keyieu naa impisai naitayunyie kuna daiki enye, niaku ina naji...

Ore enedukuya naa ore ena daa naa keji mutura too nkukutikie olduka, todua eninko piinya ena daa naa inepu todua toonkatitin kumok naa toodukai emir kuna daai naamiri tenkalo ilbaribarani. Todua eninko eninya naa ingasa ainguraa enaa kesafi ena daa atun itu ipik enkutunk ino anya, ninguraa enaa ama kuna kiri kenoonkishu sa kenontare enaa inoonkulie tokitin amu kelo nepik iltunganak kuna daikin ingulie tokitin nimishaakino. Neeku ina naai nanu aidim atejo, kegol oleng' piiyiolou endaa, kake todua enyatata ena daa naa ikinya.,amu kisidai oleng' naa kemelok sii. Neeku nejia eikoni enenyai ena daa naji mutura, inyiangu ninya ake anya anaa nikiri, amu inkiri dii kuna, neeku kenyai ake enaa inkiri, naatowojitin sii tenkalo ilbaribarani. Neeku naa nejia eikoni enenyai ena daa naji mutura naa kenyor iltunganak kumok oleng' amu kemelok. Kisidai pii ena daa, kisidai kake todua enoshi kata aisidai ake enakata atodua ore oltungani aitobirita naa aisafi itodua ajo etererene ishopo mask, etererene ishopo intokitin pooki naipirta ena shoto eusafi. Neeku nakata naaji nanu ajo kemelok ena daa naa kenyai enaa inkirik sii, neeku nejia etiu.

Todua enedukuya teniwosh ntomurotin towuejitin eserkali naijo uhuru park todua barikinot niya na ketii mpisai nilak serkali pitumoki atoosho enatumo, etii mpisai ningasa alak serkali petumoki serkali aishoo ntae eripoto naitosha naijo sikarini, etii si mpala naingua serkali enikinchori nikinchori risit ajo italaa nikichori si sikarini likirip easita esiai ino igira ioshito entumo ino, neaku nonabarikinot nai esuji enilonai niwosh eniwosh entoki tiatua serkali eniwosh entumo ino tiatua serkali neaku nena barikinot nai isuj amu ilo nkopisini eserkali nilo aomonu nikimbukakini nikichori risit nilimu enkolong' nai nilotu awosh enasimu paitadua noolong nedumu na serkali inasaa nedumu eroruata nikincho sikarini likiponu arip iwoshito enatuma pemeponu ake laruok aponu ainyal enaduo tumo ino neaku todua iyata enarisit nikichoo serkali na inko itumoki nai atoosho entumo tiatua Uhuru park pookin eserkali neaku nejia na ikununo eyiuni.

Todua enedukuya penetipat nias ena baye naa todua enedukuya naa naa ki kibooyo naaji peminyial oloing'ang'e arashu eminyial environment ino neku kenare naai paa todua pooki tung'ani todua kuna tokiting pookin ninko naa kenare naai nilo apik ewueji nebo todua eniare todua kuna tokiting naa kidim naaji aitumia pitaunyieki ntokitin e maana e taisere enaa matejo endaa onkukui endaa onkishu kepuoi apik ene nitobiri ne nistori todua piteru aiko nitobirunyieki taisere endaa onkishu arashu endaa onkukui naitumia inkukui aanya naa todua sii tenarishata naina saa eya esaa naitobirunyie peeku sidai ena daa onkishu todua sii kuna tokitin naa ki conserve environment peminyiala ni avoi naai inkulie tokiting torrok nayau naai inyamalitin onang'arot okuna tokitin te poki wueji neeku kitobirr oloing'ang'e metaa metii naai enkinyialaroto ontokitin neeku nejia naai nanu aidim atejo ipirta ena baye onkitobirata entoki neku nejia etiu amu ki conserve environment todua eniare naa keyau sii dupoto sapuk oleng amu ketumi endaa onkishu nitumie endaa onkukui neeku nejia etiu mh niaku nejia naai nanu aidim atejo tena siai.

Todua enedukuya naa etii ina shama e opposition nagira airetu engelare tenkaraki elde ari otii dukuya. Iterutua siasa telosho le Kenya egira amanaa apuo imuruaritin aingoru inkurai eshomoita apailong' western Kenya aingoru inkurai, neeku egira aapik ibarakinot tentiaraki engelare e twenty twenty seven elde ari lolotu naa todua tiatua kuna pookin egira aishakenoo siasa sapuk, tolosho le Kenya egira nkakeny enaa engolongi Enkai ore ekenyu etii siasa enkop, neeku nejia eikununo todua sii etiu enkae naa todua ena shama e opposition egira aiko sirkali metaasa esiai oleng' amu inepu taata todua kuna olongi kees poki tungani esiai, neeku nejia eikununo todua too nena pookin etii ake ninye esiarini Kenya. Ina ake ninye kigira aishakenoo amu egira sirkali openy ainguraa enashoto eseriani. Neeku nejia ikununo todua too tenashoto eramatare kisawa pii meeta ainyamali amu egira taa entiim e opposition egira taa aingoru inkurai tepooki woji egira aingoru inkurai pii. Neeku nejia eikununo tenashoto e sias, egira pookin ngae aingoru siasa, egira aingoru inkurai, egira aingoru ilorikan egira aar siasa erikikito iltunganak loobaritin kumok, neeku nejia eikinuno.

Todua enedukuya naa irmwalimuni ing'oru loyiolo enasiai, enadungore onkujit ninche ingoru pisum ele tungani , todua nai kaidim nanu aitayu kewon anaa ormwalimui naisum iltunganak naitoduaki vidioi teyoutube neku,, neku kaibung ake nai oltungani losita enasiai teyoutube naitoduaki kulo naya ninche boo, todua pidip atodol ena video nadumu ninche naya boo , nalaajoki entusuj ena, entusuj ena nadii nataasa oladiii tungani naa todua eimu ina keyiolou amu todua entoki natodua naa ninche epuo aas , niche epuo aas enaa enatodua niaku nejia nai nanu aidim atejo naa keyiolou pi naa inakata ninye ibung oltungani amu kisaidia dii practical teniaku kedol oltungani, teniaku kedol nees. Keji apa enkongu naipanga engen, todua inakipangata , naipanga apuo adol teyoutube niaku naa ividioi intumia oltungani peyiolou kulo tungani enare enatoki , niaku nejia nai nanu aidim atejo , aitumia vidioi , naitumia sii iltunganak loyiolo , nayau iltunganak loyiolo enkiwanja neponu adung tenebo, nautaa , nautaa mpaka neyiolou, niaku nejia nanu nanu aidim atejo eimu ena siai ,ena siai naasita ele tungani, aitumia vidioi , nayau iltunganak loyiolo , neponu aifundisha kulo loyiolo, nekipuo enkiwanja tenebo , nikipuo aisum tenebo, nikipuo adung tenebo naa keyiolou sinche amu ina naadi eyieuni.

Todua elaata e QR code naa naa esimu iyieu naai oltung'ani ni scan ena code nintumia naai alakishore entoki todua naai kuna naa ketumi tonoshi wuejitin woitin sapukin naijio inok nairobi naai naa kiukar kod QR code intumia alakishore neku nejia ikununo neeku naa yiolo QR code naa intumia alakishore naa kelelek sii amu ki kipungusa insecurity nitu nipunguza uh naai empurrore naai oh oltung'anak kulie amu iski iskan naake ena code nilakishore naa keeta faida sapuk oleng todua eninko eniasishore naa ompaka naa niata smartphone ena simu sapuk naata mtandao neeta camera sidai metaa iskan ake ae scan niasishore QR code naa kisidai oleng naa keyau dupoto sapuk oleng amu kiaku naa metii empurrore naa kisidai tena shoto ooltung'anak naai loitegemea ina QR code peesihore neku nejia naai nanu aidim atejo eimu ena siai e QR code amu iskan ake naai niasishore oltung'ani ina QR code naa nejia naai nanu aidim atejo ipirta ena siai e QR code amu naa kisidai sii amu kiko keyau dupoto sapuk oleng.

Itodua nkiasin nai naisho wejitin kumok iropiyani naa enkiremore, todua eimu enkiremore naa itum iropiyiani tenaa enilo aas biashara naijo emirataoo ntokitin naijo mutira naa itum impisai ,itodua nena nkiasin naitume iropiyiani naishoyo eweji oonkuti iropiyosnio naa iyas entoki naijo mutira niremisho sii, nindim atimira smookie nitum impisai, nindim sii aiteru enkiti biashara niindim aitengena ltungana peetum engeno ena siai naasie kuna siatin netum mbiashara, netum nkutii iropiyiani, naaku ina siai nai ajo nanu aidim atojo keidim oltungani ataasa netum iropiyiani sidan ashu naa naishaakino peeya edukuya esiai enye, naaku neja nai aidim nanu atejo eipirta ena siai. Esiai nkiasin ena naidim ltungani ataasa netum esiai nkiti, indim sii aiteru imbiashara ehoteli nitum esiai sidai, nitum mpisai kumok, nitum mpisai kutii nai nikinchikilia pemintoki aaku ilo aomonisho anaake, naaku neja nai aidim nanu atejo eipirta ena siai oo siatin niindim ataasa piitum mpisai sidan naaku neja nai aidim nanu atejo eipirta ena siai amu itum mpisai sidan nioku iropiyiani, nitum sii aijitegemea ira iyie oltungani ake, naaku neja nii aidim nanu atejo eipirta ena siai oo iropiyiani, neja eikununo, naiotabaki taa inie.

Netii apa, netii ltunganak aare, ore kulo tunganak aare neeta inkaiyok, itodua kuna ayook neitubulu te ng'eno oleng, neitubulu itodua obo, nemenaa apa kuna kiteng'enat naishorita kulo tunganak, itodua enkolong nabo nebulu kuna ayok, itodua ilo lomenaa nkitengena naalikini nelotu agoliki enkolong nabo, itodua ale likae nedamu napa nkitengena nainosakini aaa kiti, neyau taata menye amu itodua apa obo na ekarsis menye, itodua likae naa olaisinani menye nebulu kuna ayok, itodua enkolong nabo nelotu kore apa lememenaaa menye, ilo apa le nkerai oti, ilo likae lememenaa nkatini emenye nelotu aaku ltungani, nelotu abulu, nelotu aaku ltungani le maana taisere, neaku oltungani le tipat oleng, itodua ilapa lememing',neiimin, nelo aaku noo ilkeek, neaku neja naii etiu enkatini nai naitabaki inie, neaku naa itodua nkitengena enaatini naa ore pooki toki nikilikini mimenaa ake, imbung'a tonyorai amuu miyolo enaasa, miyolo taiserr naaku imbung'a pooki toki nikijokini, imbung'a enkatini, imbung'a pooki toki mawaida nikilikini amu ilo taisere aaku oltungani le tipat naaku mimenaa ake pooki toki nikilikini, naita baki ine.

Itodua ena naa entoki naji kinu o entoki najii enkidong'et, naa itodua te nkopang' naa keitumiya ltunganak kumok aidong'ishore, neaku ajo itodua naii intokitin eneyu ltunganak naii enkurumwa eloshoro naa keibung' ake nena ntokitin naijo olpompo neidong' netum naii enkurumwa eloshoro arashu eidong'a nai netum ekurumwa enkae kurumwa ake nanyei, naaku itodua te nkopang naa kesapuk oleng ena siai amuu keidong'i naa ntokitin kumok peetum naa inkule tokitin, naaku ina naaii aidim nanu atejo eipirta ena siai ena kidong'ore amu indong'isho nitum enkurumwa, nindim aidong'o nitum enkae toki sidai ekang'u enaduo, naaku keikes ltunganak naake ilchamba nilo aikesu matejo entoki yams, itodua piiyau kuna yams nilotu aidong',itodua piindong' nitum enkurumwa eloshoro, arashu iindim ayau ilpaek nilotu aidong' nai nitum enkurumwa, kake keya taa erishata oleng naa tena nkutitik eyeu. miimput naii i eweji niindong' ake nitum enkurumwa sapuk, neaku keya enkata oleng, naaku nena naii aidim nanu atejo, eipirta ena siai ena kidong'ore amu enkidong'et taa ena, keidong'ishoreki, aidong'ie peetumi enkurumwa naii naasishoreki, nayiereki oloshoro arashu nayiereki olgsli, naaku naa naii nkunini eitumiaya.

Todua eneikoni teneitobiri naa, inchemusha endengu, intokitokie endengu nidumu enkurumwa engano nimperiper, itodua piimpeermper, aiperiper anaa enchapati kake imperiper pii ninchoo, ninteleki ina kurumwa, ni peripera aiperiper, itodua peosh enkima ailng'lang' ake peneu, nidotu nintau te enkima, nidung' nkatitin ongwan, nidumu enaduo indengu ino nilang'lnang'a nipik atua nidumu eilata naijo salad nincho meibung'a enkima pii, or peibung' enkima nintadoki enaduo samosa ino neoku, neaku neaku eikoni teneitobiri, enkurumwa engano ake iyeu o endengu,o ilata kake keya taa eilata sapuk, eniyeu nainiko, itodua sii itodua enkurumwa ipik enaa naba ana niyeu, neaku neja etiu teneitobiri ena samosa neaku neja etiu, enkurumwa engano ake o endeng'u oo ilata ninche ake eyeuni duo, itodua ieta nena naa indim aitobira nikintaki sii mpisai sidan enilo nai piilo amir, naaku neja etiu eneitobiri.

Mmh todua kuna naa imaua naa kenyorr iltung'anak oleng amu kitodolu enyorrata todua tonkuapi naai tonkuapi olkila orok kelo naa keuni niko mh kelo naa keuni naa keyau naai faida sapuk amu kinyiang'uni oshi asaa to to tolapa tolapa liare uh enkolong oltung'anak lonyorra oleng neeku keeta faida oleng todua sii todua paanyorr naa keeta orng'usil sidai laa enelo naai piun arashu piipik enkaji ino naai pinyiang'u nipik enkaji ino naa keeta orng'usil sidai naai loitong'u enkaji ino esidai neng'oyu enkaji ino esidai eimu kuna maua naa kesidan oleng enelo naai piun naa itum, itum dupoto sapuk oleng amu ketii faida naa ketii iropiyiani naimu kuna maua naa kisidan sii amu indim naai atipika enkaji ino nirrag indim atipika enkalo jikoni ipik ewoi netonieki eh neeku nejia etiu eunoto okuna maua naa ina sii paanyorr amu kanyorr entiarake ilo ng'usil lenye sidai loota neeku nejia etiu ina paanyorr.

Itidua ena, itodua kuna naa inkiri naapejo, naa itodua eniinko teninya kelo nenyai oshi olgali, nelo naii ninya aa ninche ake oopeny, anya enaa endaa neaku neja etiu, neja eikoni tenenyai kuna kiri naapejo, naa itodua sii neare ninko, nipiki shumbi teniyeu taa ninya, nipik shumbi, nipik pilipili nipik sa emisa, ore piipik emisa nior ena daa, naii niyau entoki naijo ilmushele, niyau entokui naijo olgali, niyau sii enkae toki naijo nai kachumbari paa intobirr ninya, naa kemelok sii, kemelok oleng. N aaku neja nai ayeu nanu najo enkinosota ena daa, neaku neja naa etiu. Itodua enkae naa kenapaiyu kunaa indim atanpa wejitin napaasha, inap wejitin napaasha ena daa, indim naii atanapa iloto safari ninya amu meisioki ainyala, enipej inkiri naa kegol peesioki ainyala, ketoni te nkata naodo, naaku neja eikununo ina sii nkuna enyenye.

Todua entoki nagira alo dukuya tene naa eyiarare , adolta ajo ketii inkera , netii orpishi sapuk logira autaa kuna kera tenashoto eyiarare, idolta ajo egira pookin aasipu , egira adol ajo kainyioo easita ele mwalimui lenye. Niaku todua entoki naloito dukuya tene naa eyiarare onkera sii nagirae autaki ajo kai ikoni teneyierishoi. Neku nejia etiu ina naloito dukuya tenakata tenewueji , eyiarare onkera nagirae autaa . Todua sii kuna kera nagirae autaa naa idolta ajo etererenate pookin nadolita endaa naa nabore emisa , etii endaa nabore emisa nagirae autaki enikoni teneyieri . Etii motiook, todua kuna kera netererenate amu eeta pookin nkilani naishopi teneyierishoi eeta enkopia , eeta oldust coat , neeta gloves nayierishoreki . Etererenate kuna kera pookin , niaku naa , nejia indim atejo ipirta ena enaa ena enapisha natii ene wueji , eyierare naloito dukuya tenewueji neeku nejia etiu eee.

Todua enaiko enaisum iltung'anak eipirta eena siai naa seminar aipotu naiteng'en iltung'anak embaye enkipirta eena siai. Todua eniare naa kaitumia naaji iltung'anak loyiolo, aliki kulo lemeyiolo. Niaku nejia naaji nanu aiko teneifunza iltung'anak eena siai. Nejia aiko teneisum iltung'anak eena siai naa kaipot sii in'darasani oore kuuna kera natabatatate, ten'darasa onkilasini isiet, ninche suo aing'oru oleng naitoki sii aing'oru kulo tasati, kulo lemeata isiaitin naitururu naipot seminar sapuk oleng, naliki eena ng'eno toduaa lelo lotayiolito, na ninche naai aitoki aitumia, aliki pee eliki kuldo lemeyiolo matoduaa tenkiti kata aajo etayiolito pookin. Niaku nejia naaji nanu aiko tenaisum iltung'anak aitumia enkoitoi e teknolojia naa toduaa eimu iina toki, toduaa aajo aidipa naaji aitayiolo iltung'anak kumok amuu itoduaa lelo loyiolo, neliki lelo lemeyiolo. Naa nejia naaji nanu aiko, naa itaduaatenkiti kata eidipa iltung'anak kumok atayiolito oleng. Niaku nejia naaji eikoni tenaisum nanu iltung'anak eena siai naipirta eyiarare. Amuu kadolta aajo eyiararee eena netii iltung'anak logirae autaa, niaku kautaa naaji sinanu iltung'anak, metayiolito eena siai, niaku iltung'anak naaji letipat taisere, loidim aitegemea aate, niaku iltung'anak taisere loyiolo aate.

Todua entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa todua entoki edukuya naa okombe ele ashuu itodua enkae toki nalotu indamunot aainei naa keidim naaji ena ataa enkaji oolukukuni naitobir iltung'anak peeshumie inkukui enye ashua ilaramatak todua entoki yaare ore entoki nalotu indamunot aainei naa etaa enkata naikesuni irpaek ashua inkulie tokitin naashumi torkompe neeki ina naaji nanu aidim atejo nalotu indamunot aainei tenadol ena baye edukuya todua sii naaji enaaji keidim ataaa enkaji oonkukui naapasha naitayu irmayai ashuu nena naayieng'i naaji paa todua inkolong'i naapuonu neisudori peemeiko todua sii tenakotu naaji nadol enaaji naa kadol ajo ketii oltung'ani ogira arip enaaji kajo pae doi kolaitabirani lenaaji ele laa keiko nejia naaji nanu aidim atejo tenadol ena baye egira alo dukuya enaaji ashua inchere eunore ake naloito dukuya ashua todua ene naa ewueji naaji nashumieki enaa nejia nanu aidim atejo neeku naa nji aidim atejo tenadol enaaji ninye naaji nalotu indamunot aainei.

Todua naaji nalotu indamunot tenadol ena kadolita enaa ormare oshipa kadolita enaa entumo naloito dukuya arashuu ormare duo naaji oleng logiraa aatoni aanya endaa ketii ompaka entasat moruo ketii ompaka oltasat etii inkera onkera enyanak etii intokitin kumok naaloito dukuya tene enchipai natii tenepuono iltung'anak aatoni neeku nejia nanu ajo nejia naaji aidim atejo eipirta ena baye naloito dukuya tene wueji aarmarei logiraa atoni aanya endaa tenebo netoni aashipa aaomon enkai kegiraa ashipa pookin dol ajo kegira aakueni pooki egira aang'ar endaa naijio endaa olchamba oleng ena adolita enkaji enkaji sidai ore enakotu indamunot ainei kegira atoni airo ena ormarei enaa enkaji nabo enaa ormarei lora naa ina loyieunou naa ina aidim atejo naa ina naloti indamunot aainei tenelo naaji nadol embaye naaijio ena ormarei ooeuo tenebo netoni tenebo.

Toduaa intokitin nadolita teene wueji pookin nadolita, adolta emukate, adolta emukate teene wueji, toduaa eniare adolita emukate, toduaa ina koompe neti shaai. Todua eena shaai naa kadolta aajo ene majani. iyiolo eniare adolta esaani, oore eena sani netii ormayai. Toduaa eele mayai neitobiraki oleng elioo aajo ekarangaki nepiki entoki naijo dania, nepiki kitunguu meeta entoki neitu epiki eele mayai. Toduaa enkae toki nadolta teene wueji adolta enkijiko. Adolta inkijikoni, toduaa kuna kijikoni nainosieki eele mayai. Todaa enkae toki nadolta adolta eng'apet, nanapieki eena daa, nanapieki een ashaai, nanapieki kuna mukateni. Toduaa eneuni adolta irmatunda. Irmatunda, naaji loisotie oltung'ani eena shaai. Todua enkae adolta, adolta empirbil e sukari. Iyiolo eena pirbil esukari ninye enapieki esukari, naai nichorie oltung'ani. Niaku ne atokitin nanu adolta.

Mmh todua ene dukuya paanyor ena baye adolita ajo enkoteli sapuk ena adolita ah eitayu menu eishootie indaiki naatii indaiki naaishooyo naa kanyor nanu ena oteli amu todua ene dukuya idol ajo kaa bei kanyioo ibaiki paa ore taisere nimenkaja nimilau impisai nilakie adolita ajo eipankaki enewueji etii maua etii nkitambaani emisa neeeku naaji ewueji nidol ajo keisafi eipangaki esidai etii inkirik enkuku ene adolita ajo isidan keyiara esidai naa safi sii enaa oteli ombaka enoshi kitambaa naorieki endaa ketii neeku ina nanu aidim atejo keikumok intokitin tiatua ene wueji ketii imaua etii enkaji siadai etii menu endaa nikiyakini netii sii iropiyiani neeku melo naaji ninya endaa nimibaiki ina naaji nanu anyorie ena oteli keeta pooki toki tenilo aing'oru amu adolita ajo ore usafi keisidai etii endaa ekilikini sii budget ena daa ino peemilo ake ninyia endaa nemindiim atalaa.

Todua naaji entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa toki naa eneshi ampuni ena nainguraa endaa enoshi ampuni naing'uraa ajo keisidai ena daa ketabayie ae quality ina naaji nanu adol tena todua pookin siai niasita naa kesidia amu ekinjo naa naaji orusha loyiolounyieki ajo itodua intokitin arashuu itodua esiai niastia keishiakino tiatua serkali amu lre naaji isiatin niasita naa itumoki amu meigill intokitin inonok aaatum enyamali tenelo naaji neeim intokitin inonok ene wueji naa keitodolu ajo inkuna keitodolu ajo inoto license niasie ena siai naa todua intokitin inonok neekmaa ena ampuni peepuku aasidan naa indiim naaji atimiraki iltung'anak amu keisidai naa naa keisidai quality naa kenare naaji teninko amu keisidai oleng teniimarie keitodolu ajo keisidai quality naa keidim naaji atimiraki iltung'anak intokitin inonok neyiolo aajo meeta Mathara natii kuna tokitin inonok neeku nejia nanu aidim atejo eimu ena siai.

Todua naaji namna nitumia technologia aasie esiai oolchambai neyau esidano teunore e Kenya naa todua ene dukuya kaasi technologia naaji naitumiya aunishore ashu naitumiya technologia aunishore tenturore oolchambai naayau nena tokitin e technologia naijio iltarakitani nayau kulie mashaa naaturishoreki naaji ashu naunishoreki nayau dupoto naa todua eimu kuna masaa naaeya sii erishata eunishoreki meeya erishata sapuk oleng enkiti rishata ake niunisho naa ina naaji nanu adol ajo keeyau faida oleng tenashoto olchambai todua sii technologia keisidai oleng karep nanu todua sii embaye e technologia aamu keeyau dupoto oleng tenelo naaji niyau enturore oolchambai menyaanyukie ooltung'anak menyaanyukie enturore e technologia kajo naaji nani amu meya enkata todua sii tenelo naaji nintanaanyukie imasaa nituuni o noonkaik naa todua technologia ajo keeta dupoto sapuk oleng neeku nejia nanu aidim atejo aitumia technologia aturishore neeku nejia nanu aidim atejo .

Todua temurua ang ena siiai naa ore ele naa oltarakita keji oltinka naa todua tenkop naa keiremishoreki egirai areren emukunta peuni todua eneriare kelo meitumia kulie airemok aunishore amu meya enkata naado enkiti kata ake neeku ore ena siai todua ele naa oltarakita laa keitumiyai naaji aturishore naa keturishoreki eeeh neturishoreki aareren ilchambai pee eikoni egirai areren ilchambai peuni todua ena siai naa keesi eton eiko neeku keesi eng'or inkolong'i neeku ele tinka etumiyai aaturishore arerenie neitau enyaru neitayu intokitin nemeishikino tolchamba neeku nejia naaji nanu ajo eipirta ena baye oltinkai arashu oltarakita keitumiyai sii oshi oleng tenkop aunishore ashuu eikoni neeku nejia nanu aidim atejo eipirta ena esiai entoki ooltinkai neeku Nejia etiu eee.

Todua entoki edukuya nalotu indamunot aainei tenadol ena naa esilanke ena keidim naaji ilaramatak loonkishu naaji neiko naaji nedumu neitumiya nepik ewueji neitumia aapik ilchambai lenye inkariak naaji tinkolongi olameyu neeku keeta dupoto oleng amu oreee toonkatitin olameyu keeku keeta ake ilchambai enkare todua eniare keidim naaji ilaramatak aitumiya en aitook inkishu enye toonkatitin olameyu ashuu toonkulie olong'i ake todua eneuni naa ewueji nabo oitoi ena naikoni nanyorayieki naihavestiyieki enkare enelo nesha ore naaji toolapaitin ashuu toolarin oopuonu nintumia enaduo are ninoto tenchan nintumia aasishore ahua aunishore ashua eeun iswam arashuu niwash ilchambai neeku ina naaji nalotu indamunot aainei tenadol entoki naijio ena naijio esilankeneeku nejia etiu neeku intumia aunishore indiim aifuga isamakini eimu ena.

Mmh toduaa enedukuya, toduaa ilturruri naa ketii pooki wueji nai naa mee lazima piioo ntaoni igira alo aing'oru mpisai arashu ewuei niloapik impisai inonok indim ake aitumia ilturruri ninkaja? Nisev naduo pisai inonok neaku neija nai nanu ajo eipirta ilturruri. Toduaa sii eniare, toduaa ilturruri naa eikincho mpisai teleleki naakelelek nai itum impisai eloan tolturruri elelek alang' embenki amu keitoduaa embenki elo naaejo tung'uai entoki naje peikinchori esile. Toduaa ilturruri naa iya ake nishuku, nishuku enkata nitumoki enkata ninoto neaku nai nanu aidim atejo tempirta olturruri. Naaketii pooki wueji. Ketii pooki wueji enkop. Tinimbung'ang'a iltung'anak okuni arashu imiet ninteruru ina biashara naa ninteruru olturrur nai nipikipiki impisai inyi, nipikipiki impisai inyi ompaka kenya enkata nabaya nipuopuo aaworr arashu indim aawa loan teleleki, ehh lazima piinko piiloaiko, piloo ompaka ntaoni adung' fare aloaing'oru loan tombenkii. Neaku neija nai aidim atejo eipirta ilturruri. Naina pee enyorraa iltung'anak kumok aapuo eneitii ilturruri alang' enetii imbenkii tengaraki ina advantage ashu dii ake ina sidano naata.